Niĩ ndĩcioyaga na guoko, ciĩ ciothe hamwe nĩgetha citikagwe, ngarũma hamwe hamwe, irio ici nĩ ikoragwo na cama mũno, tondũ ikoragwo itukanĩtio na indo nyingĩ.

Ndarora haha nĩndĩrona harũ, ici harũ iharũkagio thĩ-inĩ wa itinga, igateithĩrĩria gũcimba na na kũruta tĩri ũrĩa wĩ nakũu thĩ, ikaũrehe nagũkũ igũrũ. Kĩnyamũ gĩkĩ gĩcenjetie ũũ atĩ, to nginya kĩrohererwo itinga-inĩ, kana itinga rĩroka rĩkĩgũrwo rĩharũkitio he kĩnyamũ gĩkĩ, kĩnyamũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno, na nĩ kĩrĩ wĩra mũnene mũno, nĩ kĩrutaga wĩra mũnene mũno nginya wa gũcimbũria na gũteithĩrĩria arĩmi.

Ndarora gabica-inĩ gaka, nĩ nguona itũngũrũ imunyũrĩtio kuuma mũgũnda, ikaigĩrĩrwo handũ kamũira irengwo mĩkori, nĩgetha icoke citwarwo akorwo nĩ thoko, na bata wa gwĩka ũndũ ũyũ nĩ atĩ, waamba wa cianĩka nĩ ũgũtũma ciambe ciniare maĩ, na kwoguo cigĩtwarwo thoko, itigũkorwo na maĩ, kwoguo kwanĩka itũngũrũ gwĩ bata mũno, na nĩgũteithagĩrĩria mũno, kũgiria nginya itũngũrũ icio itigabuthe.

Ndarora mbica-inĩ ĩno ndĩrona kĩgwa. Kĩgwa niĩ rĩrĩa ndĩnakĩo ndĩkĩoyaga ngatinangia, kana ngakĩrenga na banga, kana ngaicũhia na banga, kana kahiũ nĩgetha nduĩke rĩrĩa ndathiĩ gũkĩrĩa ngũrĩa hatarĩ kũginyĩka. Oho rĩrĩa itarĩ na banga no ndũte makoro maya ma igũrũ na magego ngacoka ngarĩa rĩu cukari ũrĩa wĩkũu thĩiniĩ na njĩra ya gũtanuka, arabu mau makoro ma igũrũ ngamate.